Kũrĩma mahiũ maku ũtekũhũthĩra ndawa o yothe, ũkaruta thumu kuma kwĩ mahiũ marĩa kaingĩ ũkoraga andũ nĩmo mararĩithia gũkũ miciĩ-inĩ. Thumu ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mĩmera gũkũra ĩna hinya na ĩtegũthũkanga tondũ rĩrĩa ũrahũthĩra ndawa o yothe ya kũgũra, nĩ ĩcokaga ĩgathũkia irio ciaku cia mũgũnda.

Undũ wa mbere nĩ kwamba kũharĩrĩa mũgũnda wambe ũrĩme ũrute riya o rĩothe rĩrĩ mũgũnda ũcio. Wakerĩ nĩ kwenja marima. Wagatatũ nĩ ũke wĩkĩre thumu. Wakana wĩkĩre bataraitha ĩrĩa ũkũhũthĩra. Wagatano nĩ kũhanda mũngũrwa ũrĩa waku wa nyanya ũrĩa ũrutire harĩa tũta-inĩ. Na mũico biũ ũgatuĩka wa gũitĩrĩria maaĩ nĩgetha mũmera waku ũgĩthiĩ na mbere na gũkũra wega.